Eng' pichaini kotagu garit nekitonon en tapan nepo barabara. Garit nito kotindoi aerialit ago yototin mulangoishekyik. koraa, komi taisiek che lolsot en barak nepo garit nito. Togu garini kou yo bo asikarik.

Mi neranet nechepto netoku kole lakwet ab sukul inendet kokiilach ingoroik ab sukul ak kolaa lolet en batet ako taban nebo lakwanito en oliloo igere tug'aa chetonontos.

Bo komonut amun ingemin minutik en emonoton yamat genyi ko tun ndait ropta komite minutik choton gweny araa koship korutu ak kokoronekitun missing minutik choton kotun kopete ropta kokakobwa barak minutik choton.

Indaroo pichainii konyonee metinyun somanet ab muswoknotet amun biju tepsoti ngweny ko kipsomaninik ko non tononi koneineti kipsomaninik chutok ako inete oret ab muswoknotet nekikuren oret nebo projector.

Ee anoni ayoei boisionito netai, ki betunoto ko ilikikinetech tug chekibendi nyikenetiti kipsomaninik alak chebo secondary, kikikure boisionoto micro teaching.

Yu komi biik chetindoi kitabusiek ak lolonik chemi kitabusiek. Togu kole bichuto ko kipsomaninikab university. Mi kotebsot eng' roomit nekile lecture hall. Bo komonut kesomoni eng' unversity nda ko college, amu konye chito konyor ng'omnatetet nebo tuguk chechang'. Koraa, kobo komonut kesomoni amu konye chito konyor kesir eng' boisionik che terter.

Eng pikyaitni komii biik chetagu kole boo IEBC. Ako mii netebii ngwong'i sikendee tugukchik kainaik chi ak kiy tugul kiyakto kopa system nebo kebir kura. Bo kamanut keyai boishoni amu tun ngimajei iyai boishet nebo kebir kurait i komakietenen amun komito kaine ng'ung systemit nebo birikab kuraishek.

Eng' pichaini ko mi biik che togu kole bo IEBC ago mi netebie ngweny sikinde tugukyik kainaikyik agei tugul kiyokto kobaa system nebo kepir kura. Bo komonut keyoe boisioni amu tun ngimoche iyai boisiet nebo kepir kurait, ko makiyetenen amun komito kaineng'ung systemit nebo piirikab kuraishek.

Ki atkinye keny, ko kimakobendi lagok che tibik sugul chechang. Amu kigeree sigik kou yon mopo komonut kobaa lagok che tibik sugul. Kingeyatita tibik, kopaa keilda kopa korikwak. Lakini eng' kasartab raa, ko kikopaa lagok chechang che tibik sugul amu kikoroo sigik kole bo komonut kemuti lagok tugul konyor somanet.

Kii atkinye keng' ko kimomii chepkondok chekeboishei kealei tuguk. Ara kijam atkinye kewalegei tuguk cheu yaimage beg komuch iwkeri artet ng'ung' akonyoro ole toyemgei tuguchoto kolya. Lakini eng kasartab ra kikowalakis tugun rani komii chepkondok chekeboishei kealei tuguk tugul chemachei.

Eng' pikyaitni komii chepyosok chekiratgei togu kole ichek ko waislamiek ichek komito class. Amuu mito chepyoset nesirishei akomii nesomani kitabut.

Eng pikchaini komi lagook che mengech che kiilach alak ngoroikab sukul kotindoi alak ngoroikab gaa, toku kole yutokyu ko sukulit nebo nursery, abwati boisioni netai olekikimuta mamanyu sukul ii, ko ndait yundo arir amache awekteke gaa ak mama.

Achome boisioni missing amun togu kole eng' yutok yu ko mi lagok chetebsot eng' ngwony ago kinam kitabusiek. U kele lagochu komii ko somansot. Kararan kisomeshoni lagok, sikonyorjigei ng'omnotet agonai tugun chechang'.

Eng' pichaini komi chepyosok che masaek amun kiilachge kou masaek. Koraa, komi chepchumchat ak lagokyik oeng'. Kigere kele mi kolokchin chepyosochu chemasaek, chepchumchat sonoyat eng' eut ago kibaibait missing chepchumbiandani kiloykin sonoyandanoton.

Eng tai ndaro bichotot machei kobar tiiong'ichoto nyumnyum. Abirji simooit bikab wildlife kopwa nyo konam bichoto asikemut bichoto nyekeruwakyi simatokoketyi koyaiyautyo noto.

Eng tai kopwani biikab wildlife akokur biik kotuiyo eng kapchief. Koneet bichoto kole makararan kebar tiong'iing'ab tumdo amu tiong'iichoto ba tumdo kopa kamanut missing. Amu tiong'iichoto komuch koibwech robishek eng oret neterter.

Negagotar kosomani chito eng University, komi tarigit ne indeni sugul notobo university kobwa kipsomaninikab kenyin notoktugul konyokoboiboichi kogilet abkei negwai. Ko bik chechang chekagotar sugul ii, kobendi akbikab kokwet nyokobaibaitu tarigit noto tugul.

Chuu ko mauwek , mauwek kekolen kot ab selele, mauwek kobo komonut amun kioldo kopa pitonin nii koraa kioldochi bik chebo arusi ak kioldechi koraa bik yon konori chito.

Eng' yu, komi chito. Chichitok ko kitonon en sang' nebo melit, mi kotononee beek. Togu kole chichi, ko boisietnyin ko kenam njirenik. Mi kochopei netitnyin nekinomee njirenik chichi sikotooi kasitnyin nebo kenam njirenik.

Amu mi minutik alak chemoche ketik mising, minuti choto ko cheu nyanyek, moche ichek ketik si kotoi korop, ngomakindenochi ketik ii, kotou ko wyoitokei eng inguny, ak kotun ndakakosich nyanyek ii, kotou ko yakikitu ak konunyo nyanyechoto.

Eng' pichaini, komi biik chenome njirenik koboisien oretab netit. Bichuto, ko boisienywan ko konam njirenik akonyokwalda njirenik choto en sokeet. Ane ochome misiing oome njirenik.

Chutok chu ko logoek chebunu ketitab kuresiet. Logoek chuto komakinomei eng eut amun tindoi katok chetorei biik. Yoo imoche iyam logoechu itoree en ketit, akinam rotwet akiyeny akiyam tuguk cheboo oriit.

En pichaini komii paipit netindo beek ako paipi noton kokikichop en oret nekikinde chupet ab sodek nekikuren Coca-Cola, chubonoton kokikitortor i asikeboishen kibisen minutik.

En pichaini komii patayat netindo chilchilik chik che chang cham ko patayat ko tarityet nechome peek missing, pendap pataiyat ko anyin missing en yutok yuu ko kikikerchi patayat ndeni kot simowo sang.

Bo komonut boisioni missing eng' kokwet. Amun riipetab negoo ko konyei chito nekariip nego konyor chepkondok. Ye kakochang'aa negoo akoalda chito negoo konyor chepkondok choto. Koraa, ko negoo keboishe kenyor pendoo en kokwet. Neechu kokikikerji koot sikobiit komapa mbarenikab biik.

Rogoet komuch kobois ya itinye kiagik che ng'ering ako mi mbareniab bik o che kigoolsa ako memoche kopa mbareni choto komuch inde kiagikuk rogoet akiratyi wuui. Kora komuch kobois rogoet yaitinye boishonik chechang ako memuchi iripkiagik choto akiyaeboishonoto. Ko indeni rogoit kiagik choto akindeni olemii suswek sinaktae.

Bo kamanut ribetab samaginik mising amun ndachanga samagik chegerip chito ak ialde, inyirchigei chepkondok che keale tuguk alak. Kora kobo kamanut ribetab samaginik amu, chito neribe samaginik kogagonyorchigei kora bendoab samakiat.

Eng pichaini komi ingigaik. Ribetab ingogaik koba kamanut mising eng kokwet, amun ingogaik kokonech mayaik. Mayaik choto, komuch iyam anan ialde unyorchige chepkondok. Kora, ingogaik kogonu bendo. Age kora kogunu ingogaik ropiet yon kealde ingogaik choto inyorchigei chepkondok.

Eng' yu, komito License nebo derevaindet. Iboru kole chichi ko kanyorjigei license noto, amun kakosoman at kotar ng'alekab kekwerii garit. Ara chichi komuch kwo barabara akotoi kokwerii garit. En barak yoo, komito ole kikisir NTSA icheget che konuu driving license noto. Ago koraa, ko NTSA kotononjin ng'alek tugul chebo barabara.

Yutok yu koole kieiben tiongikab tumdo. Eng yutok sichut komagat iluban ropisiek. Kagiborwech kele, malazima itenye ropisiek eng eut sichut yutok. Agot imuch ilubanen oretab simet.

Eng metinyu konyonei ngalekab kesisiek, amu bichu ko che tononchini kapkirwok, icheket chetile ii ngalek eng kapkirwook ako kora kotile kesisiek eng kapkirwook, bichu akere chi ne kile Maraga kii atkinye kotononchini ngalekap kapkirwok.

Eng' pichaini, komii lagok che kineti tuguk chekiboisioto laptopit. Mi koraa mwalimuinik che ineti lagok choton tuguk chekiboisioto laptopit inito. Sikeboishe laptopit, ko makat komi maat laptopit, ago mi ole kechile en laptopit noto kong'eet ketooi keboisien.

Ang'alali kalenjin chebo keiyo anee ang'alali eng betut konyil chichang kutit nito. Amuu biik che kitepsotii tugul komaingen kutit age. Biik cheu kogo yaani batiem komaingen kutit nebo kiswahili ara agoi ang'alal kalenjin. Kora yakong'alalsotiak biikab kokwet keboishe kalenjin.

Eng pikchaini ko mito biik che kitabing'wenso. Ako eng meset noto kitebee kotindoi kitabushek ak kalamishek koboto beek. Eng mesanoto kora komii bendereshek ab kenya. Togu kolee bichu ko kandoik che katuiyo tugul komwaa tuguk chebo kamanut chebo emet.

Eng' pikchaini komii karitab maat. Karitab maat ko cham kobo biik anan kobotuguk che kiibei. Kaaritab maat nebo biik eng kenya kegure SGR. SGR kojam kobunei biik kong'etgei Narobi agi Mombasa nda ko Mombasa agoi Nairobi. Karit nito bo maat kacham kogonorchingei biik nafas kobun simooit.

Eng' pikchaini komii lagook chekeneti koboishe laptopit. Laptobit kooret agenge nebo muswang'nated, Kararan konai lagook kaboishe laptoit amuu eng emetab kasari ko kaitugul keboishe muswang'nated.

Ngaroo pikchaitni konyoni metinnyu somanetab lagook che mengej. Chitugul si konai kosoman ko agoi kobun oranito. Kararan somanet missing amu kanyei lagook konyor ng'omnatet.

Eng' pikchaitni ko kanai biik aeng'. Agenge ko Raila Odinga ko nito ko Gedion arap moi .Icheget komii kamang'unetab kipsomaninik. Raila ko chi nebo kamanut eng emoni bo kenya amuu ki koegu prime minister. Ko Gedion arap moi kora ko chi nebo kamanut eng emooni amuu kogoeku senator nebo baringo.

Eng' pichaini komii lagook che tibiik. Togu lagook chuto kole boishe ng'omnatet ng'wai nebo keunek. Mi kochoranishei lagoochuto. Kararan koboishe lagook ng'amnatet amuu ng'amnated kotun kogonu agot tun inyoru chi robishek.

Eng pichaini agere lagook che tindoi amitwokik ako kiilach ngoroikab sukul. Ngaroo lagook che kiilach ngoroikab sukul konyo metinyun somanetab lagook. Kararan mising kosomanio lagook amuun ngosomanio konyorjigei ng'omnatet.

Ngaroo boishonii abwatei mwalimuinik chekobo kambaget amun machei keteshi robishek. Mwalimuinik komuch koba kambaget yamabboiboiji robinik che kaigoj. Serikali ineeni kobendi barabara nyokombaksot.

Eng pikchaini komii lagook che kinamgei keunek. Icheget ko kiilach ngoroiikab sukul. Taku kole ni kourerensot lagoochu en sukul. Kora komiito korik che kikitech eng latyo tagu kole kari chuto ko sukul.

Iyamune ngoinyeni kenyon ra siiro kenyo nyilya ra eng siiro? Tomagerin inyone olii, yamunee koong'ung' ang logookuk chamegei? Ngepe anyun nyeketebii ng'wony en yun sigeam logoi.

"Mwawech agobo inye?" Ane legurena Josphine Kurgat, atinye kenyisiek sosom ago kiasomanji ngalekab mwalimu ago kiasoman eng sugulitab Kabarak University. "Mwawech agobo ngomnatet neitinye?" Ngamnatet neatinye ane, konebo eunek. Negichorani tuguk.

Eng'yu komii koorik ako koorik alak eng'yuto ko kikichob kouu korikab suswek akobo koita. Kora komii karishek ngwony nebo kariichoto. Ako tagu karishe choto kouya mengej mising u karishek cha chesane lagook.

Nitoni ko tanbesiet. Tambesiet ko tiondo nebo kaa nekinyorjini missing emotunwek che kiyamnya. Eng' tambesio nito ko kikisir namba sisit eng yupo moet. Namba noto kokikisire kalamit. Kora kokikisir eng yubo kubesto. Moto kikisir eng kubesto komachei mashinit nekisirei.

Eng' pikchaini komito biik chekitebung'nso eng ng'wony. Kora komii koot netagu nekikichoj eng ketik.Ng'wony kotagu kole emet neyamaat amuun mamii kiy ne nyalil. Bichu kitebung'onso komii che boishe ng'omnated nebo keunekwaj.

Pikchaitni komii sigiryet newendi. Eng batennyi kokikiratchi warekab Nego. Batanoto kora ko kikiratchi kikombet. Ako kora komitoo tamusit nebo mwaita

Koimutiet nemuch konyor chito komuch kobet network yamache chito kocher robinik eng simooit. Saait age akot komuch kobek maat eng simooit yamachei chito kojer robinichoto mi simooit. Anan akot koyakyi chito robinik nekamamagat koyakyi.

En pichaini komii kiptarirut, kiptarirut niton komii parak nebo kit nemugul ikere ile kiitok mugul koyo missing kosir kiptarirut ako koi koimuch inyoru kiptarirut niton komii komildo kiito mugul.

Anee abunu kokwetab koswo nemiito olekile muskut. Muskut ko miito warditab soi north nebo contituency nebo keiyo south. Agenyojini Elkeiyo marakwet county.

Eng yu, ogere murenik somok. Oeng' ko kinam kirokwek ago tindoi age simoit eng' eut. Agenge, ko chi nekakoeet ko age ko chi ne tago neran. Nito kikoeet komi kotiori kiptulit.

Iwendi appit ab pesapal ichil ole kikisir ole my account kobarun olekikisir lalet yaani wallet ichil yotok kobarun ole kokisir kele keyakta robinik ichil yotok akiyakte robinik koba accountiningung nebo bankit

Looindap dugetabm-pesa kokiit nekoroom missing yamachei chito konde robinik m-pesa. Kora ko kiito ne koroom nenyoru biik chemochei konde robinik m-pesa. Komuch ndait duket noto bo m-pesa komamitoo kito nekegurei float nebo robinik. Komasikyini kendonoji robinichoto m-pesa.

Kingobo tai ayoe boisioni, ko kiomiten sugul nebo University. Kikapaa darasetnyon koruteji Mount Kenya. Kingoimen, ketou kechop emaishek ak kilaal maat. Kikiyuu maat koi keny, agoi kechut emaishek ak keruye.

Eng' pichaini, ogere sandukushek chechang'. Imuch kealdo sandukushek chu. Koraa, komi chito netononi en taban nebo sandukushek chu. Imuch ko chichi, koaldoindetab sandukushek chu. Sandukushek chuto, ko checham kealchin lagok yomoche kobaa sugul ako nyokoruitos en sugul.

Eng pikchaini akere kretait nechopei oret. Bo komanut mising kechopei oret amun tareti oret kokaranit ako ngokaranit oret ko ma rahisi kobitu nyasutietab oret. Kora kopo komnout kechopei oret amu tareti bikab kokwet chependi soket nyekwaldaishei akobunei karishek.

Eng' yu akere koroito nekikinde lorit barak. Koroito ko ne cham kebalee beek. Koroito kocham kenyoru mising eng' korenyo amu korenyo koyamat ak komito kaimutietab beek. Kocham nyikebalee beek koroito sikonyor biik beek chekabaishe.

Ngo sigindet ne managat koneti daktarishek koleini kararan ngepaa sipitali clinic aitun kesich lakwet. Kora koneti koleini kararan agobo kamanut missing kekweny lakwet komii mooet eng' oret nekile scanning. Sigenai ngokitebi komiee lakwet eng mooet.

Petutab let amuti lakwet supitali konyo kegachi kerichek ko ki arawetkonye. Kimiani mising ine amun ii, kitindoi tingwek ago kimita mat batak mising ago kimandoe. Kigigachi inne kerichek eng sipitali cheginyogotaret inne mising

Bichu ko batiemishe che mi konabei lolotinwek che kigure koyondeshek. Siimuch ineet chito tuk chekinabtai kiyondeshek. Komagaat komito mokongenik che mugoi kenabishe. Ako mito kora muito nebo magatet negoi kenabei keutab kiyondet.

Kobatai ayoe boishoni ii ko olekikawee taonit neboo Mombasa, kikawee yundo arutochii i nekitupche, kimutan inee olekilee Mama Ngina drives, olekinyokelany meliit nekikuren verry.

Eng'tai achilei nambaitab ofisitab makariondenyu. Ndonam netoreti makariondonoto arorji aleji kamii ng'olioo nekamachei keng'alal ak makariondonoto. Alechi kolech magariot kocheng'wo kebeberta awa nyaroo sigemwaa ng'oliondo noto sikochulakis ng'alek.

Eng' pikchaini akere biik chemito kubune barabaret nemi alametab Chemarmariet yaani zebra crossing alamanitok kotareti biik amu akot ndabwa karishek kotonondos korok kobun biik. Kingobo tai ayae baisionito ko atkinye amitei sukul nebo primary olekikakibe kerutochi taonitab Nairobi.

Eng' yutokyu agere biik chemii siroo. Bichutik kwadai tuguk cheterter. Miito biik che aldai nyanyek ii ako miito che aldai ndosik. Miito baibainik ako miito Avacado agoi ndimuinik.

Eng' pikchaini komii chepyosok. Chepyosoo chutokchu komii konabei sotonik. Sotonik kobo kamanut mising eng' bororietab kalenjin. Ni koamun ya kiyoe koito ko agoi kekoito sotonik. Sotonik kora kobo kamanut amuun eng bororiet ab kalenjin kendeni chego chekile mursik sotet nito.